Ore ena bae naa enkabila endaa sidai oleng' amu keponaa osarge to sesen loltung'ani, naa teneaku keeta oltung'ani osarge to sesen naa kesidanu biotisho enye oleng'.

Keeta engabila oorpaek nainyiang'uni paa ninye eitobirieki ena ndaa tenkima.

Keetae ilturrurri oshi oisilenunyieki ashu oodumunyieki iropiyiani laijo, Ai pesa, neetae okesha neetae sii ninye Mswari neetae noo fuluza neetae noo haslafund. Naa keretisho Nena ropiyiani oleng' tenelo nidumu telelo turrurri.

ketai nkabilaa omuchelee oji supagetii laa linye eiyeri aitobirr ena endaa nepikii nkitii buukaa, nepikii nkulee karaati. Ninye sii eitobirieki ena abilaa endaa.

Ore enaikunaki iltung'anak temurua natii peelak isilen aitobiraki naa keakikisha ajo meisho interest meilepa oleng naa kelak sii enkiti toki nabanaa enanoto teina rishata peyie eibunguza ena duo sile naata naa kelak sii oltung'ani eyieu neeku mentoki nagirai aaraki iltung'anak elak.

Keidimayu oleng peing'oru oltung'ani enkardasi ashuu permit e biasharacs teneitumia internet naa toonkauntini nabaanaa inaatii naa tenebau enkata naishunye erishata eina permit naa intoki aka aitang'ejuk nilak inkulie ropiyiani nintoki aitan'ejuk ina permit.

Ore eneikuni teneitobiri ena daa, naa intau ake tolchani nikiny' ninya eitiu neijia naa endaa emaana oleng' naa aisidai oleng' too seseni looltunganak.

Ore enduata napaashari tena siai naa ikumok inkoitoi nindim aitumia amu indim nintumia irmaembe ashua intumia irmaisurin tenakipirta naa enkae duata naaji ina napaashari tena.